Ũndũ ũmwe ũrathiĩ na mbere haha nĩ ũkuona mũirĩtu ũnyitĩte rĩthiti ya kũrĩha ya kũgũra indo, indo irĩa imwe cironeka nĩ indo makĩria cia kũruga. Nĩ ikuoneka nĩ indo nyingĩ citarĩtwo ona thogora tofauti tofauti. Ũguo níĩ mũndũ agĩka mĩbango yake ya mbeca, na kuona kĩrĩa atũmĩra na kĩrĩa angĩkorwo nĩ ahonokia, na maũndũ ta macio ma biacara.

Mahinda ma tene irenge nĩ rĩatũmagĩrũo mũno no thikũ ici ũrĩa maũndũ ũrĩa marathiĩ macenjetie andũ makĩhana ta manyira irenge tondũ tene nĩ rĩatũmagĩrũo mũno kũheo ciana. Thikũ ici ciana cia thikũ ici ciraheo mairio ta spaghetti ũguo irio cia nduka-inĩ yaani. No tene nĩrĩo rĩatũmĩkaga mũno na rĩarĩ nĩ irio rĩna maũndũ maingĩ ma bata mũno ma gũteithia mwĩrĩ no rĩu magĩcenjia gĩa biũ. No no kĩndũ kĩega irenge ũkĩrĩa kĩndũ kĩna manufaa maingĩ mũno mwĩrĩ-inĩ ũkĩringithania na irio ingĩ ici cia nduka-inĩ.

Ũmenyo wa mbere haha ni kũmenya nĩ haria nĩ handũ mĩthemba ya thamaki, na mathaa marĩa mangĩtegũo na handũ harĩa ũngĩtegũo, na njĩra ya gũtega na kĩrĩa gĩothe ũngĩmĩtũmĩra ta gũcihenereria ciũke harĩa ũrenda gũcitegera. Na kĩndũ kĩngĩ nĩ kũrĩa ũgũcitwara watega kana ũrĩa ũgũkĩruga tondũ ndũngĩtega thamaki nene ũguo ũcoke ũmĩte. Ũguo nĩ kĩndũ ona ningĩ ũngĩrora, nĩ nyamũ nditũ ũguo no nginya ũkorwo na andũ nĩ ũbangĩte wega na mĩkuĩre, mĩigĩre wega ndĩgagĩkorwo nĩ ĩgũthũka, matigakorwo wĩra ũrĩa wothe marutire nĩ worĩra thĩ. Ũguo nĩ kĩndũ gĩkwenda mĩbango ota ĩyo mĩega.

Ihinda rĩa mbere ndekire ũndũ ũyũ nĩ mĩaka ya tene ũguo ndingĩririkana wega nĩ mwaka ũrĩkũ, tondũ ndakĩrĩ mũnini. Maũndũ marĩa ndagereire nĩgũkorwo ndũmenyete kũhĩhia nyamũ ici, ũgakorwo ĩmwe nĩkũhia ĩmwe ĩgacura, ũgakorwo ndĩkũhĩa wega thĩiniĩ, na rĩngĩ ĩgakorwo mwaki ũcio ti mũiganu, kũgiyo nĩ mwaki, kũhĩa ciara, maũndũ ta macio. Ningĩ ũgakora nginya ũkĩhĩhia nyamũ ĩ no nĩũgũkora he na arĩi aingĩ gũkĩra arĩa marutire wĩra ũcio wa kũhĩhia, ũgakora andũ aingĩ nĩmarenda gũcama ũguo na ndũgũkorwo ũkenereire wĩiganu wa wĩra ũrĩa wothe wakĩruta.

Maũndũ marĩa megiĩ kĩndũ gĩkĩ nĩ kuona hena thamaki, hena nyeni, na hena ngima. Rĩu ngona nĩ irio njega irio cirugĩtwo wega. Na kĩndũ kĩa mbere haha nonginya ũkĩgũra mũkawa-inĩ nonginya ũkorwo wĩharĩirie na mbia ciaku njega, nĩamu kĩndũ gĩkĩ gĩtiri raithi. Na ũndũ ũmwe mwega wĩgiĩ kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩndũ balanced wega ũguo hinya na ũgima wa mwĩrĩ no nginya ũgũtũngana na guo tondũ nĩ ũkũrĩa wega na ũkahũna. Ũgakora nĩ mũndũ ũgũkorwo na hinya na ena ũgima mwega wa mwĩrĩ.

Handũ haha nguona hena indo ithatũ, nĩ cio ngima nyeni na hena nyama. Ona gũkũ guitũ ũndũire nĩ cio cirĩagwo makĩria. Tondũ nĩ kũrimagwo mbembe, mbembe cigatũhe mũtu, naci nyeni kũrĩ o nyingĩ tondũ ni kũrĩ manyeni na maboco marĩa makũrite. Nyama onayo nĩ kũrĩ tondũ ni kũrĩithagio ng'ombe mbũri ona ngũkũ, ũguo nyama no ĩgũkĩoneka. Cigakorwo cina bata wagũtethia andũ kũmahe hinya kũruta wĩra. Tondũ gũkũ andũ othe nĩ makĩrutaga wĩra, wĩra wa mũgũnda kana kũrĩithia kana wĩra ũrĩa ũngĩ wothe.

Indo iria cironekana haha nĩ waru nĩ hingo ciragethwo. Nĩ hingo cirabokerwo makũnia-inĩ cigĩtwarwo thoko. Ũndũ urĩa wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩharĩria haha nĩ ũkorwo ũmenyete thoko, kũrĩa ũkũmĩona kũrĩa ũgũtwara indo ici. Na thogora wa indo ndũgagĩkorwo nĩ ũkũhĩngĩcwo kana ũthiĩ hathara, ũguo no nginya ũkorwo ũtaimanĩte na thoko, na rĩera rĩkorwo rĩ rĩega nĩ getha cikiumĩre bara, bara mĩini nĩ getha cigĩthiĩ nginya thoko-inĩ, na ũtuike nĩ mũndũ ũkuona bainda na ũteithike na ũtuike nĩ wagĩcokia ũrimi-inĩ ũcio.

Ũndũ ũrĩa ũronekana ũgĩkĩka haha nĩ ũrĩmi wa ndunda, ndunda iria cikĩrĩagwo kana cigetwo na gĩthungũ passion . Haha ũrĩa ũngĩtara mũndũ nĩ akorwo eharĩirie na mbia cia kũgũra material cia gwaka na maratathi macio, akorwo eharĩirie na mĩtĩ, aruti a wĩra. Akorwo eharĩirie na thoko nĩ amu, ũtarĩ na thoko ndũkũhota gũkorwo ũcoketie bainda na kana ũteithikĩte. Ũkorwo na mbeca cia gũtwara thoko, maũndũ macio nĩ getha akorwo akĩona bainda, ategũthiĩ hathara matunda mathũkĩre mũgũnda. Akorwo na ndawa cia kũrĩma na kwĩgitĩra kumana na tũtambi na akorwo na thoko tayari.

Haha ngũona hena ũhandi wa mĩtĩ. Mĩtĩ nĩ ĩrĩ baida nyingĩ harĩ mĩtũrĩre ya andũ, ona mĩtũrĩre-inĩ ya nyamũ. Nĩamũ mĩtĩ nĩ ĩheanaga kĩrũrũ, ĩgateithĩrĩria kũgũcĩrĩria mbura, ĩgateithĩrĩrĩa ona kũheana indo ta matunda, matunda marĩa marĩagwo na magagĩkorwo nĩ ma gũteithia andũ. Mĩtĩ ĩno ningĩ nĩ yendagio ĩkahe mwendia mbaũ, ikahe andũ mbeca, andũ magaikara marĩ andũ mena indo. Nĩngĩ mĩako-ini nĩ ĩtũmĩkaga mbao kaingĩ na kaingĩ na ĩgakorwo nĩ ĩratheria rĩera rĩgakorwo rĩ rĩega makĩrĩa.